Ore embentera e Kenya neeta imuain orankin naara ong'uan oranki odo oranki orok oranki onyori oranki sii oibor ore oraki orok neimaanisha ojo kiirook iyiok enaa iladirikani ore oranki odo naa olapa sarge oibukori tenkaraki iltung'anak ootaraki egira Kenya aatum independence ore oranki onyori nimaanisha intimi nikiata ore orangi oibor naa keimaanisha ajo ore enena pooki nepuonu iltung'anak aatum osotua.

Ee kitudupore enkitumiata e internet ,epirta mbaa ebiotisho ewuo apa serkali ayau orege ngejuk oimu sha e social health organisation naa ore ambaka oltungani otii mashinani na keeta namba nirony tesimu ni register kewon melasima pilotu mbaka nairobi nkopisini nalakwa pilotu ai register kewon ore si ina sha ore oltungani leabori kidim ake nelaaki kewon metaa tenelo nemoyu enkerai ashu entasat ashi oltasat neitashieki ina sha erubata sapuk oleng te sipitali.

ee keetae eembaare naitumiyai irkiek loo ntimi laijo loodo irng'anayio ikokula oltimigomi oorkulie kiek kumok ake aabaiki imoyiaritin tofauti tofauti naa kasidan amuu iindim atipika shaii niwokito iindim atipika enkare ashuu ipik inye imotorik naa ore enkishaa megol mee lasima piilo mpaka sipitali meeta impisai naayieuni entim ake ilo ning'oru olchani nilotu awook tiang' nebak ina moyian niyata ninchiu

Ore apa enkirriwarata ormeseji eimu ormeita le Corona netareto lltung'anak amu kidimi airriwaki ormesej eninkunari niidim aashom social distance ashu eninko pee ilo ang'amu ilo sindano le Corona pee itumoki aaku imbooyie ilo meitai itu kibaiki.

Ore ena naa kebau oshi enkata naishori nkera larin imiet nedioyo olchani le polio aapik nkutukie peyie emitiki arashu ibooyo nkuie moyiaritin naidim enkerai kinyi ainoto.

Ore ena naa ildakitarini kulo oos esiai , endanyata onkoshuak , welukunya naa teningor sii ketii inkera kuna euniversity naasita attachment niaku theater egirae aitengen ashu ekigirae asisumenikoni inasiai esurgeon .

Ore ena naa enkurma naji enkarna raha egirai aitodol iyiok, njere enkurma sidai naa enkurma namelok tenelo niyer, na omape aing'oru toldukai raha.

Keisidai enkeshi amu ninye apa iguran iltung'ana liapa nemeeta iropiani nayieu. Ore Kasino naa torono amu ketiu anaa enkoitoi ee gambling naa lazima pipik iropiani pitomoki aigurana, nemira asipani tena ilo aiishinda nena pesai inonok nitipika.

Ore apa orbungei lang' naa His excellency Elijah Memusi Ole Kanchori naa inye ake sii tanakata kiata enaa orbungei temurua naing'uaa.

Keishiaa nalotu aata enedukuya nkardasini arashu impala ainei enkisuma esiai emirare keishia sii nalotu aata entoki naji CV aa nchere metaa nalotu onkardasi naitodolu ajo ataasa esiai mahali flani metaa kaata experience metaa tenelo naishori ena siai naa kaidim ataasa.

Ore isikulini eshumata aisul tenkesha eranyare osinkoloitin le kimaasai arashu sinkoloitin lee ranyare kiata sukuul najii enkarna Najile boys, Orkejuado Highschool oo sukuul najii Mashuru boys highschool.

Ketadoyie esiana oonkera kutitik naagira aaye amu kenyokita sirkali toonkoitoi pookin aaliki ntasati peejing' nkajijik tesipitali ore eniare nenyokita sii metaa ore enkerai kwanzia ilarin imiet nedoyio nemookini aisho olchani le Polio pee ibooyo nkulie moyiaritin nijio Measles nagira aaku egira aisaidia oleng' pee egira nkera aaku megira aaye aa kutitik.

Ore eninko tenintobir enaa daa ing'as akuu iyata emoti, iyata sii enkima, niyata eilata, tenebo oo spices, amuu inakataa itumoko aitobira edaa namelok oleng'.

Etadoyie esiana arashu embaye nijo ena tenkop ang' amu kegirai aanyok oleng' aisum isul enkaji entito pee mitoki aaku ntuan aa kutitik, ore sii oltung'ani oinepuni etaasa embaye nijo ena neye arashu neimieki enkaina e sheria aitame peeyolou ashu pee mitoki irkulie aas entoki naijo ina.

Ketii inamba naawoshi arashu chief area olikini te siokinoto peyie etumoki nye atooshoki iltung'anak le kenya power, pee esieku arashu pees te siokinoto aaponu aishughulikia ina post, natuurori pee melo ake nitanyamal iltung'anak ootoni tina murua.

Kanyorr ena baye amu empejoto oonkiri ena naa kanyorr amu keisho inkiri metotonio tenkata naado eitu esioki ainyala arashu etu esiaki arruoyo neaku indim ake ainosa nena kiri.

Ore ena naa KFC enkampuni arashu nkotelini kumok naayierr endaa nijio ilukunguni chips ntokitin nijio pizza ore esidano iidim aipotu endaa ata itii aji nikiyakini tesiokinoto.

Ore ena naa enchan natasha neeku enkare oloirragi lenkare ometaa meeta enetii iltung'anak tenebo onkishu enye.

Ee kadamu enkolong' natuuno endaa tolchamba neeku itu esha enchan enaa enatiu neeku itu akesu ena daa ena apa nagira aitarajia.

Ore kuna naa nkishu nairragita enopa kata to lameyu, meeta endaa, meeta enkare neeku engoloto sapuk oleng tooltung'anak tenebo omasaa enye

Ore enabaye naa enetipat amu keret endaa nitabolo ashu nituuno nitum enkare tesiokinoto metubulu tesiokinoto.

Ee kaidim atolimu ajo etiu enaa orkitarri ele ogira aliki ashu ogira ainasaki iltung'anak enegira esiai aikunari.

Keishiaa ore imashinini naitobiri peyie etumi esiai neng'as aaku kenyoki ilturruri lijio iloshi le NGOs onkulie ampunini kumok oleng' aabaiki iltung'anak le mashinani ore sii naai metaa keeta sirkali nemiraki wananchi tebei e abori pee etumoki aashom aatagesishore tolchambai lenye.

Ore enyamali naata imashinini naa kesioki ainyala tenelo neesieki esiai. Ore nai enikuni peyie kilepunye naa pee itobiri imashinini e quality sidai naatenelo ninyang'u oltung'ani arashu tenelo ninyang'u enkampuni naake itumia enkata naado itu itoki ashu itu esioki ainyala.

Kitobiri nkuti nursery bed, niteshepieki esimiti, neunieki irkeek arashu maua amu inakata eeku ibooyo naa ena nursery bed enkare peetum nena maua enkare naitosha egira aabulu te nursery bed.

Ore ntokitin niing'orr ore enedukuya naa nkardasini enyenak keima entemata etii university ore eniare kamaa ena siai keeta experience aa nchere keeta sukuul arashu ewuei naitashoikio arashu naisumishe arashu nataa ormalimui kitok metaa keeta experience.

Ee kaitumia negira sii apa aisaidia ewoi sapuk oleng' aisul iltung'anak otii woitin neelakua oolamita taon amu teniwosh nena amba nelelek kisiokini aabaki arashu ing'oruni enkoitoi nekibakinyeki peyie eponunui aaya oltamueyiai arashu ilo tung'ani onyamal tenkaraki ina mueyian e korona.

Kesapuk enyamali arashu engolikinoto nagira ilopisaani lesirkali aimaa egira aitau iltamuoyia oolakua ore ene dukuya meeta ntokitin arashu vifaa arashu irkeek oisho iltung'anak enkata naamuoi ore eniare naa elakuani enkop inepu ajo enkop nemetii enkare nitoki sii aaku elakua ildukaai onkulie golikinot kumok oleng' naagira lelo tung'anak aimaa toonkuapi naalakua naleng'.

ore ewueji neponari elaata, eimu enkaad ebenki. naa igira ainyiangisho te wuei nijo o supermarket kulo sapukin leijo naivas, quickmatt, eastmatt. tenebo sii igira amatejo apik egari ino eila te petrol station

Ore embae e dukuya naliki ashu najoki nchere lazima pee eng'as aaku safi, very neat ashu very smart tiakili tenebo o nkilani ashu orkishopo oishope, ore eniare nenap inkardasini enyenak. Ore ene uni nebaya inewuei eng'orr ildaikani tomon arashu tomon oimiet peyiebisho indamunot enyenak metaa fresh eenyita interview ina siai

ore eneiko inchamai esirakali neijo inua jamii. nepuo, aajoki iltunganak, aantasati arashu irpayiani, mitobira iltururi, peyiee etumoki lelo tururi aanoto musaada eimu sirkali arashu nena shamai esirkali. pee etumoki lelo tururi lenye aatalala. tenkaraki entaisere enye.

keidimayu, amu kisaidia inernet aitayu empuriore ooropiyiani tiatua lelo tunganak oosisho tesirkali. llijo aas entoki naji auditing aichungusa oltungani kebaa mpisai naata, kebaa imbenkii naatabolo. kamaa eitu elotu ena siai. kebaa apa ropiyiani naata. neeku keret ewuei sapuk oleng.

ore ene dukuya, engasi aaliki iltunganak, metudungo inkujit ashu iseroi oomanita iwuejitin neemanya.aa ninye, ewuei sapuk naisudorie enkojingani, ore eniare, nelikini iltungank pee memany ewuei netii nkariak naasoto. amu ninye enkae aji namany enkajingani. ore ene uni nelikini sii iltunganak pee emooki aitumia net pee ibooyo enkajingani ashu pee eibooyo emoyian e maleria.

Eee kaidim atolimu ajo ore kuna naa imuain kumok oo maua naamiritai to osokoni.

ore lelo tunganak limidim ate ashu oogira aimaa igolikinot, idim naaji ake niya vidio te simu nipik intanet ashu social media ,nepuku ilaisotuak onguaa ilubot naapasha olosho nepuonu aret lelo tunganak tina nyamali nagira aimaa.

Ore eninko naa aing'as anyok ayau ntokitin e quality amu inakata eponu tenkumooi ore sii enaisul tepookin naa ing'as aitadoyio bei ashu aisho bei metaa sidai metaa kebaiki iltung'anak aing'urai ore paa sidan netii bei sidai abori naa ketumoki ainyiang'u niendelea atum iltung'anak ng'ejuko enaa ake.

Ee kenyokita sirkali eshumata tenebo o ene kaunti egira aigerr elelero tenkumooi eimu isiaitin nijio kazi mtaani eisiatin nijio recruitment orpolisi ene KDF ashu iljeshi taa general aa KDF Army ashu Kenya Airforce tenebo sii ashu iricruiti ake irpolisi kulo le prison neeku enyokita sirkali oleng'.

Kisaidia enkisuma oloing'ang'e iisul toosukuulini kuna esekondari arashu primary mpaka junior school aa nchere kisho nkera ashu keret nkera metayiolo aitumiaa computers tenebo osimuui metaa iidim enkerai aaku ees homework tesimu aikunaki neija.

Ore nanu temurua naing'uaa neetuo apa sirkali neponu aabol sipitali sapuk oleng' enkipirta olelo tung'anak tarruoshi olelo tung'anak lemeeta irkasin metaa keret ina sipitali enkerai nanyamalu orpayian entasat opooki ng'ae lina murua tesiokinoto.

Kisaidia oleng teknoloji erubata enkisuma metaa keshipakino nkera enkisuma nening'u niibung' metaa melelek peyie erikino enkerai entoki naisumaki ashu naisuma keeon eimu esimu enkaina eimu computer eimu laptop onkulie tokitin kumok ake.

Kitalala oleng enkitumiata ashu engelunoto e technology toonkera nagira aisuma tesukuul metaa Ore ina kitumiata e computer nisho enkerai metaa kesioki aibung' nening'u entoki naisum irmalimuni tesukuul.

Ore ena siai naa kanyorr kanyorr amu emgas aaku iindim aishoo oltung'ani kibarua metaasa nincho mpisai Ore sii einiare iindim iyie atekesu openy niya ina daa ino osokoni nilo amirr nitum iropiyiani.

Ore kulo naa irmatunda ooji enkarna emaembe keeta nkatitin naouku nekesuni, neyai sokonini opaashipaasha netumoki iltung'anak aanoto iropiani arashu etum lelo ootekesutua iropiani ormatunda lenye.

Ore ena siai naa emirare oosinkirr emirr iltung'anak enaa endaa ninyiang'uni iltung'anak oopaashipaasha aaya nkajijik arashu nkang'itie enye.

Ore ena naa enkaji naseremishoreki naseremishore irmoindi epuo aomon Enkai enye.

Ore tipatisho ena siai naa nchere keret nkera metayioloito eniko tenebol mpaka enkitumiata onkompyutani eton aa kutitik.

Ore nchere ore enkoitoi edukuya ebaiki niting'o enkare tewuei negira apukunyie ore eniare naa nchere elelek itu akata itoki enkampuni aalak ina are neeku kilepa biil oleng' te meter ompaka omikenokini iltung'anak ina are naa ore nkoitoi naashukunyieki naa nchere pee epuoi aing'uraa enaa enkare naiting'o arashu elaki peyie etumokini aitumia ina are.

Keishiaa Ore peyie elotu ilo tasat moruo engarri neng'amaa oldirifai arashu orkontokitai aliki ajoki kaata enkayioni nagira alotu niibung' olorika lenye netonie ning'uaa ilo likae otii enkalo ninye peyie etumoki ina ayioni enye ayeu atotonie tenelotu.

Ore embaye edukuya pee eng'as ayiolou ajo kamaa ena are enye kai oshi ing'uaa ore eniare nejurr irpaipi amu ebaiki naa ninche ootadanyate ore pee iidip aing'urai ning'uraa enaa ninye oikeno enkare makewon, ebaiki niinken enkare itu iyiolou ore pee metii enyamali ninguraa irpaipi amu ninche naa ootadanyate naa pee ing'uraa pee itobirakini naa pee etum enkare enye enaa oshi ake.

Keishaa ena mwanafunzi nengas ainkoru transfer letter eina sukuul nainkua. Ore eniare neeku enkerai naata enkanyit teina sukuul nainkua oina sukuul nagira alotu.

Kebaiki neyieu kuna tokitin pookin tenkata nabo nemiata iropiyiani naidip naa kemitiki ina pee minyiang'u nena tokitin enkata nabo pookin.

Kegol amu ore entoki edukuya kunyi ildukayi ootai, ore nena tokitin nelelek aa sokonini aare etegemei tewiki, nelakua neeku enejo olamirani adunku transport nejo aingoru faida naa nakata eeku ilepa intokitin alang' ilkulie dukayi.

Ore nkilani ng'ejuko ashu fashion naigilaki aatum naa iltrousani ooji sweatpants orook laa inche tanakata fashion ashu nkilani ng'ejuko oleng naigila aaponu ildukai taata.

Ore enikuna peyie ilepa enkinyiang'unoto orpaek naa ore pee ilepa penyo ashu pee ilepua bei naa ina kini faida nekitumito siyiiok enaa ilamirak neeku ina nagira ailepie nemeekure etumoyu piipi.

Ore enkishiaa orpaek arashu empeku natii olchani naa tenelo niun tenebulu irpaek linonok Ore entoki edukuya nemitiki irpaek linonok orkurto Ore eniare nebulu lelo paek linonok aa supati epirr naa intoki sii aaku Ore ilotu akesu naa ikesu irpaek lemenkishiaa aikata eeta.

Kesidai oleng empeku natii olchani amu teniun irpaek linonok naa kebulu itu etum enyamali nijio orkuto on kulie nyamalitin naai kumok egira irpaek abulu Ore irpaek lemetii olchani arashu empeku nemeti olchani naa ore lelo paek enebulu inye tolchamba nebulu irpaek lemegol toki irkuti paek sasin oidim orkuto ainasa nesioki aimug neeku ina enkishaa orpaek otii olchani.

Ainepu ajo ore oljaket oigero arashu oljaketi oigero naa inepu ajo enkila original arashu quality sidai neeku ina peyie epaasha oljaket oigero olemeigero mbaka tenkinyianga olgoti oigero naa ketii bei shumata ore olemeigero naa ketii bei abori.

Ore eninko amu ore enaduo arri niyieu aa empik up Isuzu nemebaiki iropiyani niata kake aaomon naai ting'iria nemipon iropiyiani inonok peyie itumoki anoto engarri, neeku ting'iria akeyie amu itum engarri pii.

Ore paa Ore ofakado naa iropiyiani kumok alang' ormashugwai ashu kulie matunda naa nchere Ore ninye ofakado openy netiu ena eilata negol tumoto meitiu enaa kuldo kulie matunda.

Ore eninko ore ilo ainyiangani ee teniyata inamba enyanak esimu nioshoki, nikiyaki risiit peyie itumoki atushokoki iropiyiani enyanak. Neeku lasima piata inamba pioshoki esimu.

Kifaa neshuku olainyiang'ani lelo olan arashu nena tokitin nainyiang'ua tine niking'uraa entoki nijio expiry date intokitin nijio nena aing'uraa ore pee etaa ekinyialate tolduka arashu intarikini apa nainyialate nitoki aya irkulie amu eji ooshiake ore orkastomai naa keeta haki amu iropiyiani enyenak itumia tine wuei.

Akining'uno, ore pee itu eshipakino ina siai nataasa namaalak nepal naitoki ashukunyie likae kekun aas ompaka ometaba enaa neshipakino esiai enye naatumoki sinanu atalaa iropiyiani.

Ore eniko teniyierishore jiko okoa ingas aaku ilak deposit oompisai fulani nikiyakini oljiko tiaji nimooki alak enaa mpisaai naaba enaa iniata.

Idim aaku tenilepa mpisaai e skiza oshi otii esimu ino Ore eninko naa iindim atujuto ina skiza niton miata peyie mitoki aaku iata olongunyunguny sapuk tenkaraki iropiyiani e skiza nailepa oleng.

Ore eninko pii ingamaa oltung'ani, olamirani lolduka ningilikuan isimuui naata nkarn nintoki sii aikilikuan ajoki kamaa kuna simuui ketii isimuui naalelek arashu e kuna ropiyiani naata, ore pee eeku eeta nikimiraki nena simuui neeku itaretote pokiraare.

Ore eninko tenilo oltungani tenteke nainkilikwan ajo kama eleola lenye kesaja duo ebayie, ketijinga enteke anaa te airport etungayie, ore ake peaku ituejing eata neoshi simui aikilikuanu peyieu etumokini atushukoki olepeny.

Iindim ningamaa ilo tung'ani ogira ailalamika tenkaraki inyialari iropiyiani enyenak tembeki e KCB ore peyie idimayu oleng' nebau KCB amu inakata etumoki anoto statement aa bank statement enikunari nena ropiyiani peyie epal sininye ilo tung'ani enchangarr.

Ore enaiko tenaret lelo tung'anak naa pairriwaa iltung'anak laainei e Kenya power metabaiki ina murua tesiokinoto aadol ajo kaa nyamali eeta ositima peyie egira iltung'anak ailalamika ajo metumito ositima enaa enaishiaa.

Iidim ninkamaroro eimu orekie le internet aa Whatsapp ashuu Facebook ashu idim ake ilo tungani nikioshoki esimu ninkamaroro eimu phone call kigira aliki inkishaa arashu enetiu olduka le kafo.

Kajoki kairiwaki olmeseg tesimu mikisumaki ina ayioni ino, intokitin naishaa niyas, intokitin naishaa niyata peyie itumoki aisumare inasiai eyiarare.

Keishaa tenidimayu naikilikuan ashuu naisho ingaldasini enyanak entemata paa ayiolou keima anaa eitu. Ore pee etaa eitu eimu ashu eitu eiim tentemata nemishaa naa peetii ina masho, ore pee etaa eima naa lazima peeanyok aibaki mbaka administration block esukuul ayiolou ajo kayi etii enyamali ena kerai ai.